Ore entoki nalotu ndamunot ainei naa adolita nkwashen tene, neeku adolita enkiremore, neeku naa adolita endaa tene ore ena daa naa entoki naji nkwashen. Adolta ajoibukoyieki te nkop etekesa etekesuaki naa tolchamba nibukori tene adolta ajo ore ena naa nkwashen. Neeku ninye nalotu ndamunot ainei naa indim atimira nkwashen nitum iropiani nisumie nkera, niasie nkulie shughuli ake indim sii ninyanya ake sii ena endaa, neeku naa ninye nalotu ndamunot.

Ore entoki nagira aasa tene, naa kadalta ajo nkishu kuna, irmong'i. Na kadalta ajo elelek ah kegirai aitoti aisho shumbi tene aramat, arashua empeut naokie nkish enkare, neeku kidimayu paa nena tokiting kuna, arashua enkata nagirai aisho nkishu inkujit, neeku idimayu naa ninye ena.

Enetipat ena tenias amu ore nye nkujit, naa keeu ntokiting sidan. Amu ore enedukuya na kenya nkishu, nenya ntare, nenya nkinejik, nenya nkerra. Neeku enedukuya naa kasidai. Ore enkae, na keeu environment sidai neeu mahewa sidan, neeku enetipat oleng'.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tene naa adolita orkine oata enkorkor, orkine muge nitoki aitobirakino aitobirakino nkorkor esidai, nitobirakino emua naa ore entoki nalotu ndamunot ainei naake elotu ntokitin kumok amu, kelotu eramatare neeku kore ena kine kepiki enkorkor pee ening'ori teneimin, neeku enelo taata pee edung'ori ntare arashe enlo neim intare entim naake ening'ori neshuku nelimu ajo nena ntare ntariang' eti ntare ende. Ore enkae naa iropiani ebaki nala ebaki naake ore enatoki enimir tenakata ele kine nitum iropiani sidan oleng' niasie shughuli kumok naa neja.

Ore nanu entoki naitiship tene, na kaitiship ntokiting kumok oleng' amu kadalta ajo ore kuna kishu, na nkishu kuna naata afya sidai, na kitodolu si ajo keraposho, neku etishipate, na ore pidol inkishu eera nejia, na keshipa oleng'. Kitodolu ajo memoyiaa, neraposho. Neeta nkujit pii. Neeku ninye entoki naitiship, nadolta ajo ai swuam sidai oleng',etaramata olopeny kuna kishu aisho irkeek, etuudo, etaramataka si nkujit aitobiraki neeku ina aitiship enasiai oleng'.

Ore ena naa kadolta ajo nkishu kuna naa kadolta ormishire ore ormishire tormaasai naa entoki e tipat oleng' amu ee kenyanyuk nkishu idolta ajo kenyokio kuna kishu naake kenyanyuk. Neeku kidimayu kore iyiok irmaasai naa kikunykunyakino nekiata pooki nkishu naa naa naanyokio neeku tenelo taata kadolta ake nanu nkishu nanyokio, neeku enelo paaku enimin enkiteng' arashu parishaa ina kiteng' ai naa paapik ormishire, napik orponoto lai, neeku ina pee ene tipat oleng' amu inakata naake kirishu nemekioro.

Ee kadamu oleng' enkolong nataasa ena, naa ore kuna kadalta ajo intare kuna. Yani ketasha Enkai kinepua Enkai dama nikishaiki, etaata etijing'a enkiti woi naijo taata ketii enkare oleng', neeku keure ntare atalang'. Nijing' esiai nagol nakegol inasiai oleng' amu keeku naa mepuo nkerra, penyo nepuo ntare teneshaiki, neeku penyo ninye neoro. Neeku, kadamu oleng enabae, na ore sababu naa matejo tenesha nai pikishaiki Enkai, neeku kiturrurro ntare penyo niitieu atalang' enkare.

Kore oshi iyiok eniking'unaa ena naa kore ena naa eramatare o nkishu amu keetai enkathang'ani, neetai entorobo, amu ena neetai entorobo amu ene ore ene wuei nekimanya nee ewuei netii esuam naake eti enkare naake keyau naa ena are kuna athong'ak naake ibung' nkishu oltikana neeku ore ena naa ore iyiok eneking'o naa kejo taake inji king'unaa amu kinyang'u ake ina pombo nekipik enkare orpira nekimpimaki, ore taa ildiipi naake eetai ildipi tofauti tofauti, ore nee eng'olon enye nimpimaa aikunaa neija, nipik enkare, nisuj nkishu aikunaa neja nipimakini nkishu matejo nai ena nkishu tikitam nipik nkishu tikitam, tenaa nkishu tomon nikunaa duo neija enaa enkiimata enkare we enkipimata sii oldip.

Kadamu enkolong' nataasa ena nee enkolong' nabo natii ntare nesha enkai, nainepu enkai nesha nainepu tee enkai tewoji naijo esarng'ab taa taa oleng' najing' atua enkare oleng' nejing' enkare ewoi naitanyamal ntare neeku itururo ake mepuo taa toi pii. Neeku kadamu oleng' ena olong'.

Kaidim atolimi ajo Kore entoki nagira aasai tene naa adolita inkera we enkuche. Ore ena naa entoki naji aamokuno , amu ore taata peaku eata oldia arashu eata empaka naake emokuno atayolounore. Naa ore oldia, ore pee epuonu intare aiko neija nikijoki um, neingorie olkuchi enkoshoke enkai naa kegira aitodolu ajo kingira asai ajoki tapalikiaki. Neaku taa keiguran aparana neija metaa etamoote naa.

Ore enaiko, tenaitayiolo arashi tenaisum oltung'ani enasiai naa, kang'as aitodol esidano enye. Amu ore ena naa, kadalta ajo kedung'dung'o, padlock. Neeku keetae ewoi nejing' inkukui, nejing' intare, nejing' inkishu, na kenoto ake si metaa pemitoki ashulshula naa ntokiting, neeku kang'asa nanu aitodol umuhimu enye, naitoki aitodol ataasa adolta demonstration, amu nakata naa, eyiolou arashu nakata iibung'.

Ore ena naa enetipat oleng', nadolita ena ajo naa embara enkang' netii olkiti shamba ended otuunoki enkiti daa neunitoi ilkeek. Ore ilkeek teneuni naa keata embae e tipat amu ore ene dukuya naa keata oloip. Ore ene are naa ayau enchan keivuta enchan. Ore ene uni neivuta sii duo meta keatai environment sidai neaku ene tipat oleng'.

Ore entoki nagira aasa tene ee kemwoi e kadolta anaa olashe ele omwoi petumokini atepejpej akiti ebaiki naa oloirobi . Arashu ebaiki naa ketijinga apake emoyian neeku ninye ena nagira aasa tene , egirae apejpej.

Ore enaikunari enasiai temurua ang' naa,e kejo tataake iji ikunari. Amu ntare kuna, na kisuari ake amu medung'o naa enkop ang' neku suam naa kisuari ake, nisiaja, neku keman ake ilchekuti tidialo, nikunari naa nejia.

Ore enaiko pee eyau orkuak supat anashe osesen supat naa iyolou taa taata afia tenidol osesen lino, nidol ewoi natii enkiporoi ewoji nati enyamali ninter irkeek le mbaata naa taata nidol neyau osesen sidai arashe afya sidai.

ore eninko pee inyia kulo matunda, naa ore taata pee keeku keeta sii ninye ewueji nebaya, idol olchani duo oota, ore taata neeta sii ninche stage nidol ajo eeoto. nikiny, nikinyu nena tokitin, ninyia, naa inattoki natii atua, neeku nejia naa ikoni tenenyae, ele matundai.

Ee kore eng'eno naipirta ena naa kadolta ajo nkukui kuna naa kore kuna naa inoshi naaji kuku kienyeji, yaani olduka ore taa kuna naake emiritai arashe ee egirai ai transport ayaa aidu aidurie aya ai woi nenapieki ilo box. Neeku ninye enkariano naata nanu anashu enkipirta naata tene.

Ore entoki nagira aasa tene, naa entoki olchamba taata egirai aitaas entoki naji clearance. Neku ore ele kardasi na orkadasi opikitai aji endaa, ebaiki naa ejiati olchamba, ebaki na nkujit egirai akesu apik taata edejia, petumokini aita kuna kujit apuo amir, arashu irragieki nenya nkishu tenkata olameyu.

Ore entoki nagira aasa tene, naa olchamba apa ele otuunoki endaa, neeku iterua ta endaa abulu, neku egirai aitau entoki naji ejiati. Akore ta taata ejiati na nena kujit nashep irpaek, na ninche nagor duo taata naisho olchafu, ninye ina taata nagira aasa tene egirai aitaunye, aitau inatoki egirai akesu.